Kanyor nchere anaa bai kore nedukuyaa arashu sababu peiye anyor naa endaa naa kore ana daa keret ltung'ana kore sii otoki eret keisho ltung'ana ropiyanii naaku kore peaku inkesua lpaeg linonok amu kidolita lpaeg tenee noltu apik store kore peiliap ropiyani metaa kemirayu vizuri indim atimira nitum ropiyani sidain naa keisupat teneitai ltung'ana lpaeg neponu apik store metaa kore kenya peloo neiliap bei nemir netum ninshe mpesai supatii neinyeng'unye nkulie tokitin arashu sii neasie lkulie kazin naa kore sii ana bai naa keisho ltung'ana lkazin.

Ore etoki nagira aasa tene. Kidolita oltungani nchere eibungita orbaket. Neme ake duo orbaket lekawaida naa orbaket loitumiari aimoobishore . Ekibungita ninye orbaket negira apik enkare . Koree tee enkae aina nibungita mopper . Inatoki nagirae naaitumiari nkata naimobi inkajijik ashu wuejitin duake. Neaku egira aitodol iyiok ajoki egira ninye ai prepare peelo aas usafi. Kidolita epikita enkare. Naa ore ina kisidai amu, keyau environment sidai tenewueji nimanya.

Kajo ore entoki nagira asaa tenewueji nikidolita entomononi nagira aituku enkilani neme ake duo aituku kidolita sii nkaraeni kumok naisiapa naa kitodolu Ajo keeta enkilani naisooka ashu natushuma petum aitukuo ebaiki naa jik etipika neeku ore pee elotu aituku nintuku tee leleki naa ore ena enoshi naisooka enkilani ore pebau enkata nisuj naa keleleku naaa ekidolita naa egira ninye aitukisho

Kore ntoki nagira aasa tenee naa kidolita nkera eskuul nkera kutiti ee primary nikidolita ninshe egira aisoma aitumia computer aaku naa technology naa kore inia keilepie ng'eno enshe amu kidolita eibungita ninshe ntokitin tofauti negira ninshe matojo ai google neiko teneitobir naa kore egira ai google negira aitobir nenia tokitin naa orree inia neisaidia ninshe peetum ailiapaa tenkisoma enshe.